Kaka anyalo chamo chiemomni mae en strawberry, koro ikawo strawberry no to ichuoye gi tooth pick, kae to iluto e supno kiselute e asali no kae to ikawe to iluthe e dhogi to injake then inyalo golo opokoneno nikech opoko ne no ok cham koro ichako achaka chamo mos, ikawo to iyudho to ichako ichamo, ikawo to iyudho to ichako ichamo.

Aneno ot, aneno gorofa, aneno billboard mar Huduma Center, aneno yiende, aneno arms of the government arm mar Kenya, aneno floor, aneno smiti, kendo aneno rangi, rangi mowir, mabati.

kae aneno paper aneno paper ma white, aneno maandishi gik mondiki, gik mondiki go nigi nego. Kendo aneno building ni e background neno ma mirimiri mano be nikod nengo. Aneno education ni kod nengo, aneno health ni kod nengo.

Okay, gima timore kae, ma en familia. Familia moro owuok oko mondo gigo picha. Kendo aneno ka nyithindo oriedo mbele, nyithindo matindo tindo ma ok bocho. Kendo jok madongo mang'eny mabocho bocho to ni chien. Koro gikao picha. Nyathi moro obet e mbele kanyo kendo okao picha maber.

Koro kae, mae en ng'at ma go simu. Koro okao simu, koro ogochone watne moro kata wadgi moro. Koro okao simu mondo owuogo mondo giwach achiel ario adek manayalo gero piny kata manyalo konyo oganda kata manyalo konye eiot, kata ka ng'ato dwa orone gimoro. Koro ogo simu